kũringana na ndagĩtarĩ aingĩ, mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkoma mathaa manana nginya mathaa ikũmi, nĩgetha agĩe na ugima mwega wa mwĩrĩ na meciria, na nĩ getha ahote kũruta wĩra wake wega. Mathaa manana ginya mathaa ikũmi.

Maũndũ marĩa mangĩtũma andũ manyitwo ũgwati barabara-inĩ na ngari, nĩ matiganĩte, nĩ ta gũtwarithia ngari ooru, na kwaga gũtĩa mawatho ma bara marĩa maigĩtwo, na barabara gũthũka.

Mogwati marĩa makoragwo harĩ kũrerera ciana bũrũri-inĩ wa kenya, ni aciari kwaga gũtaũkwo wega nĩ ũreri, na mĩrimũ ĩtiganĩte ya ciana, ĩrĩa ĩtũmaga ciana cirware. Na ningĩ kwaga irio cia kũĩgana cia kũhe ciana.

Gũkorwo na arata wĩra-inĩ, gũteithagia kũnyitanĩrĩra wĩra-inĩ, na koguo gũgatũma wĩra ũrutĩke wega, na kuonania harĩa mũndũ ũngĩ ataranyita wĩra wega.

Rĩrĩa ndona ũũ kiugo fake news kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mohoro matarĩ na kĩharĩro na ma maheni na marĩa matangĩ, mũndũ atangĩtĩkia.

Nĩ maũndũ maingĩ, nĩ maũndũ maingĩ mũno macenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩkĩ njikaraga, ta kũhĩmbĩria ũtungata wa thimũ cia moko. Na ningĩ kwĩna ũcenjia wa mĩkiarĩre, mĩhumbĩre na maingĩ maingĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩ mĩtambo ya ya rĩera-inĩ ya internet, ĩkaga kũruta wĩra na kuoguo mũndũ akaga gwĩka wĩra wake ũrĩa ekwedaga na thimũ kana kompiuta.